Eshomo olosho le Kenya aitudupaa esiai e teknolojia peyie eret esiai enkisomaa. Ore naa nabo oo nkoitoi naashomo aasie ena baye, naa eshomo ashet inkajijik naata kompyutani too sukulini, peyie etum naa inkera atum ashom darasa e kompyuta, netipika sii ilmwalimuni oata eng'eno e kompyuta peyie eitamok inkera ina siai. Ore enkaai baye nataasa sirkali, neshomo aisho inkera laptops kutitik, peyie eitumiya aisumare, neyolou naa esiai pooki naipirta teknolojia. Neaku ina aidim atejo.

Oore inkoitoi naidim isiasani atorip irkuaki tiatua emurua, naa oore enedukuya naidim atejo naa inchere, tenepuo isiasani aanyit irkuaki lomuruan pooki, metaa keitodolu ninche aajo iledukuya, aitambua irkuak leiking'a tenaa irkulenye, peyie naa eitudupaa. Oore enkae siai nenarikino isiasani niaku iledukuya aibung orkuak, te pooki rishata metaa kedol iltung'anak enaa oore ilarikok lenye enaa isiasani, negir aaake sininche aaku irkulenye tiataua orkuak. Oore sii enkae siai nanarikino neas isiasani, peepuo aany imbaa pookin nasukeny orkuak lemurua, neany nena baa torok, peyie naa eitodolu aajjo embaye sidai teneibung nerip ninche orkuak.

Ore NCCK telulungata naa National council churches of Kenya naa ore ele kioma ninye oitashiki esiai oonkanisani pooki naseremishoreki tolosho le Kenya aa nchere ore ele kioma naa ninye nautaa katiba pookin naitashiki inkanisani nabaa enaa inatii olosho peyie naa esuj inkanisani esujita ilpastaiokulie arikok ake oipirare inkanisani peyie naa meitapong'oo olosho tenkaraki esiai e kanisa Neaku ore NCCK naa ninye naata injeriani naitashiki inkanisani naitashiki inkanisani metaa keyieu neas inkanisani enaa enatii injeriani natii atua NCCK.

Ore oloanyiti Rigathi Gashagua aa ninye opa oloti lorais lolosho le Kenya, neshomo aas imbaa kumok tenkaraki siasa olosho. Aa nchere keatai imbaa sidain nataasa, neatai ake kulie naatejoki aajo intorok. Ore ine dukuya, neshomo apa ele oti lorais aas esiai natareto oleng' emirishoi nainoto orais lena rishata William Ruto. Amu ninye otareto, tenkaraki esiai enkukuo, netum orais inkurai kumok oleng' tialo olosho le Kenya. Ore sii kulie baa naijo mee sidain nataasa orais neji naa eitu esuj ninye katiba, tenkaraki iropruat naashomo aas anaa imbaa nataasa, toorishat kumok eloito naa ninye aimaki imbaa naashetieki olosho, neji naa tenkaraki meata inkirorot sidain, neitayuni naa ninye meipang'a aa mekure aa olarikoni.

Ore eneidim isiasani aikuna peyie eilepunye enkiguran tiatua inkishu, naa tenepuo ninche aaku ile dukuya, areten inkiguraitin, napaashipasha, peyie etumoki naa elelero aigurana, neshindana, peyie etumi naa olomirisho. Neaku ore sii enai baye naidim ataas, naa nchere, neaki ninche inkilani naiguranie, neinyang'aki imaaa pookin enkiguran, anaa impirai, anaa sii dei neitoki aisho, isawadini, lelo pookin oiguranita, metaa keshipakino elelero ina siai netum naa ana esiai etipat natum aas ninche anaake. Ore sii enkai baye naidim ataas ninche, naa teneitobir inkwanchani naiguranieki, metaa meatai ing'olikinot elelero egira aiguran. Neaku nena aidim atejo.

Esipata etii ormeitai le ebola iloshon lelatia naa ore nkoitoi naidimi ataas peyie eiboori naa teneupoi aapik aaa security irpolosien pooki metaa meetai olorere ojingu anaa iloipang aapuo ilooshon oota ilo meitai. Niaku naa eishiakino nepuo sirkali sii aibooyo biashara pooki nagira aendelea siininye olelo oshon lelatia enye oota olmeitai le Ebola pee etumoki naa aitasheyie esiai nangamari ina moyian

Keata ODM induat kumok oleng' too iltung'anak lolosho le Kenya. Ore ene dukuya naidim atejo, neshomo ODM dukuya ninye aitudupaa naboisho, tenkaraki ore ake ilarikok, otii atua ele kioma le ODM, neing'uaa iwuetin napaashpaasha tiatua olosho, le Kenya. Neaku naa ina embae nataasa ninche, pee eitodolu naa naboishu naa peyie atum erikore. Ore ii enkai duata e ODM tolosho le Kenya naa oeyie etum iltung'ana eramatare sidai aa kwa mfano manyisho sidai, enkare sidai, enkisoma sidai, o ilbarabarani sidain netum sii eramatare e biotisho sidai naitishipisho. Neaku ore ODM neata induat sidain tolosho, amu ore olarikoni lenye, le erishata naaddo oloyanyiti Raila Odinga, neshomo ninye aarare eyaunoto erikore peyie eaku orais loloshho le Kenya, hoo neitu etum, kake netonyua naa aitasapuk ele kioma peyie eret olosho.